Ũrĩithia wa bata na ngũkũ ndokaragwo ũtiganĩte mũno nĩamu irio irĩa irĩagwo nĩ ngũkũ nyingĩ ciaco nĩirĩagwo nĩ bata nĩngĩ ngũkũ nĩerekagia nja na bata ona cio nĩirekagia nja cikongania nyeki na tũtambĩ tũrĩa tũngĩkoragwo tũgĩtamba indo irĩa cingĩkorwo cigwĩte nja cingĩrĩwa nĩ ngũkũ na bata nociũnganagia nĩngĩ ũgĩaka kiũgo kĩa ngũkũ omaũndũ marĩa ũroraga ũgĩaka kĩa bata nomoũroraga ũgĩaka kíĩ ngũkũ tondũ angĩkorwo nĩ ũtheri bata nĩendete handũ hena ũtheri na hena kĩwanja kĩnene gĩa gũthakĩra na gĩagũikara okorwo nĩ mũthenya ĩgatinda hau nja alabu hwainĩ ĩkaingĩra kiugũ ĩgakoma ona ngũkũ nociendete ũgũo nacio nĩciendete gúũkara igĩthakaga nacikarĩte handũ hena ũtheri. Akorwo nĩ ũhoro wa matumbĩ, ngũkũ nĩ kũrekia cirekagia ũndũmwe na bata ona bata nĩkũrekia cirekagia nanĩcitũrĩkagia matumbĩ macio cigatũĩka tũcui twa bata na tũgatũĩka twa ngũkũ kwoguo hatirĩ na ngũrani nene.

Wa mbere nĩ kwagĩrithia mũgũnda itũ, ng'ombe citũ cikonaga kĩndũ gĩa kũrĩa na mbũri cikonaga mahuti maiganu nĩ ũndũ wa kuongerera girini mũĩri-inĩ wacio. Akorwo nĩ irio cia ng'ombe mũndũ akagũra irio iria ikinyĩtie ikĩro cia ng'ombe cia kũrĩyo nĩ ng'ombe ciake. Akorwo nĩ indo ta kiugũ kĩa ng'ombe icio gĩgaikara hingo ciothe gĩgĩtheru. Akorwo nĩ ng'ombe icio ciatuĩka nĩ cĩa gũciara kana ndume ĩrĩa ĩraheyo ng'ombe, mũndũ akambaga kũrora maũndũ marĩa mena ndume ĩyo tondũ kũrĩ andũ maheyaga ndume ng'ombe ũgakoraga nĩ aheire mĩaka ĩrĩ ĩtarĩ yanyitia na hau nĩ harahotomia ũkũria wa mahĩũ gĩcigo-inĩ gĩa gwitũ. Akorwo nĩ irio cia ng'ombe ũgakoraga mũndũ nĩ arakama ng'ombe nĩ areterera ĩrute ĩriya na ndamĩgũragĩra irio, yo ĩtũragio nĩ mahuti ma mũgũnda, thara na mabebe.

Ngũkũ nĩ inyitagwo nĩ mũrimũ wĩtagwo kĩhuruto, kĩhuruto gĩũkanaga na heho kũrĩa ngũkũ iraikara gũgakorwo hihi nĩkũraraha maaĩ, na ngũkũ icio cigatwĩka cia kũnyita heho magũrũ, na igakorwo cikĩnyitwo nĩ mũrimũ ũcio wa kĩhuruto na njĩra ĩrĩa tũhũthagĩra gũkũ gwitũ tũheaga ndawa icio kĩĩruma, na ndawa ya njoka ya ngũkũ.

Arabatarania kahiu, kahiu nĩ gagũthĩnja ngũkũ na ĩkarutwo mũtwe, ĩgacoka maĩ magatherũkio me thaburiainĩ kana magekĩrwa handũ, ngũkũ ĩno ĩgatobokio thutha wa gũtinwa mũtwe, ĩkabutwa magũoya mothe ma igũrũ ĩgacooka ĩgathinjwoĩ ,karutwa nyama cia nda nĩguo ĩcokaga ĩgathiĩ ĩkaigĩrĩrwa handũ rũtarainĩ, rũtarainĩ rũu rũkoragwa na mwaki na thĩ rwa makara, ĩgatuĩka ya kũgarũrwa, ĩkĩgarũragwo nĩguo ĩtũĩke ya kũhĩa icigo ciothe.

Kũrekereria nĩkwega tondũ ng'ombe ĩyo ĩgũthiĩ ĩkĩoyaga kahuti karĩa ĩrenda, kana o mahiũ akorwo no mbũri, ĩgathiĩ ĩkĩoyaga mahuti marĩa ĩrenda no ti marĩa we ũramĩhe. Yarĩ yarĩkia kũhũna, ng'ombe ĩyo nĩĩhurũkaga, akorwo nĩ maaĩ ĩthiĩ ĩkanyue rũĩ, ĩkanyua marĩa ĩkũigania, no tigũthimĩrwo ĩrathimĩrwo. Akorwo nĩgũtuĩra mahuti nĩũĩ mũndũ nĩũtuaga mahuti, ũkaigua nĩũnogire, kana hihi ũgatua mahuti ũkahe ng'ombe ĩyo ĩkarega kũrĩa nĩũndũ hihi nĩĩrĩte mahuti mau ihinda iraihu, ĩkarega kũrĩa, kana ona yarĩa ĩkaga gũkuonia maciaro mayo. Akorwo nĩ iria, akorwo nĩ ng'ombe ĩkarega kũruta iria rĩrĩa rĩega, nĩũndũ wa kũmenyera kũrĩaga mahuti mamwe ihinda inene.

Nĩ ũkoraga ng'ombe nĩ yaheo ndume yaregana nayo, ukiũga ya nina mieri ĩtatũ yakorwo ĩkĩruta ihu rĩu rĩakorwo rĩkiuma ihu rĩa ng'ombe. Haya ningĩ nĩ ũheagwo ndume ng'ombe ĩyo ĩgakorwo ndume irĩa yaheo ndĩraganirĩra nayo, nĩ gũkorwo ndume ĩyo ĩbatiĩ kũheo ng'ombe nene, na ĩyo tarĩngi nĩ kagombe ka nini, nĩ kamori nĩ hĩndĩ karambĩrĩria gũciara. Ũgakora ng'ombe yaku nĩ ya kua ihinda-inĩ rĩayo rĩa gũciara, kana hihi ona niya, ihu nĩ rĩauma ihinda rĩtakinyĩte rĩa gũciara.

Nĩokaga maita meerĩ kana matatũ harĩ mwaka, kũrora kana mahiũ makwa nĩmarathiĩ ũrĩa magĩrĩire, kana nĩmararĩa ũrĩa magĩrĩire, ũndũ ũcio nĩ wa bata nĩ amu, okorwo nĩ ng'ombe nĩũthiaga ũgakora ng'ombe nĩĩrakomire o wega ĩtararĩ na thĩna, nĩyathira hĩnya wa mahĩndĩ ma magũrũ, ng'ombe ĩyo nĩyaremwo nĩgũũkĩra. No hĩndĩ ĩrĩa ndagĩtarĩ aroka gũthuthuria akamenya ng'ombe ĩyo ĩna thĩna wa magũrũ nĩakũheaga rutha rwa kũmĩhe cubĩ wa calcium ĩkongerera hinya wa magũrũ. Akorwo nĩ ng'ombe ĩyo ĩgĩciara, ũgakoraga ng'ombe yaciarire ĩkĩremwo nĩ gũũkĩra, kana hihi ĩgĩciara ĩgĩkua nĩgũkorwo ndagĩtarĩ ndokaga gũkũrorera mahiũ hĩndĩ ĩrĩa okorwo nĩ ihinda rĩu ng'ombe ĩĩ nditũ, ndagĩtarĩ okire akĩhe ndume na agĩthiĩ.

Wagi wa mahuti, kũrĩ andũ maikaraga kũndũ gũtarĩ na mĩgũnda, na rĩu maheaga ng'ombe ciao mahuti makũgũra marĩa metagũo hay. Hay ndĩkoragũo ĩ njega tondũ nĩ mahuti momũ, na ng'ombe ĩyo yaikara ĩtekuona mahuti ma ngirini, naĩgakorũo ĩkĩgĩa mathĩna maingĩ mũno na ĩkarũara mĩrimũ mĩingĩ. Wakerĩ nĩ irio ici ciragũrũo, ũgakoraga irio ũrĩa ithondeketũo, citithondeketũo na njĩra njega ũndũ irateithia ng'ombe yaku ũrĩa kũagĩrĩrire, macumbi ma ng'ombe, kwĩ macumbĩ maheagũo ng'ombe nginya ũgakoraga ng'ombe ũramĩheaga cumbĩ, ĩgĩe na calcium ya kũigana, ũgacoka ũgakora ng'ombe yaku nĩyarũara, nĩyagũa, nĩyambia kũremwo nĩ gũkĩria nĩ gũkĩra, rĩu mathĩna ta mau-ĩ nĩmo makoragũo

He mũrimũ wĩtagwo foot and mouth mũrimũ wa ng'ombe ũrehagwo nĩ gatambi kanini getagwo tsetsefly karĩa karĩaga, karũmaga ng'ombe ĩno gagacoka gagathiĩ gakarũma ng'ombe ĩngĩ. Goka karũma ng'ombe yaku na nĩ kararũmĩte ng'ombe ndwaru, ũgakoraga ng'ombe yaku nĩ irwarire mũrimu wa foot and mouth.

Ũrĩmi wa thamaki nĩũteithĩtie mũno, nĩũndũ wa mbeca, nĩũrongerera mbeca mũhuko-inĩ wa mũrĩmi, na kĩrĩa ingĩhoya thirikari ĩtuĩke ya gũtũteithia nĩ atĩ, ĩtũhe irio cia kũigana cia thamaki, akorwo nĩ ĩrio cĩa thamaki tũgatigaga kũgĩra kũndũ kũraihu cikorwo cigĩkorwo matuka-inĩ maingĩ, atĩ wabatara irio no ũgũre onokorwo nĩ tũirio tũnini, kũringana na mbeca iria wĩnacio.

Wambere nĩkũmwĩra rĩtwa rĩakwa, kũmũĩra wĩra kũrĩa wĩra ndutaga, thitoo ĩyo ndutaga wĩra, ndutaga ndĩtaũ, nĩgetha ngacoka ngamũhoya mũhera, ngamwĩra mũrigo wake ndũnakinya ihinda rĩrĩa we ekwĩrĩgĩrĩire nĩũgũkinya, ngamwĩra atuĩke wa kũnjohera, ngamũtarĩria ihinda rĩrĩa mũrigo wake ũgakinya onokorũo nĩ rũciũ, na ngamũtarĩria mathaa, na ngamũtarĩria onokorũo ni ngarinĩ ĩrĩa ndaikia, na ĩgũkinya thaa cigana na ĩkuma kũrĩa mũrigo ũkumaga thaa cigana.